Tabu mawayudo e kano pesa e simu en kaka kuo mar pesa. Seche moko inyalo bedo gi pesa e M-pesa, to nitie jo Safaricom kata netwak ma ng'ato tiyogodo. Jogo ing'eni nyalo bedo ni neno simbi tok giduto gin wangwana. Achiel kachiel jomoko inwang'o ka somo accounts mag ji to gimiyo jo wakora nembegi to gochoni to chako teri. Kain ng'ama dayo, iteri e procedure moko ma gikone tinwang'o ka pesa ni owuok e simu. Marariyo, seche moko wambe wajokwoge e kindwa, inuang'o ka ng'ato kawa simo nyawadgi to nikech ong'e pin war nyawadgi, ogolo pesa kaeto oruch mesej cha. Mano okinyal fwenyo ni ng'ato ogolo pesa e simbi. Machielo kendo en niya, inyalo bedo ni ing'eyo maber ni in isekano pesa e simbi, to kar chieng' moro nidhi bing'iewo gikmoko kaka airtime ama itimo transaction moko matindotindo mag pes ma kaka prariyo pradek. To gigi inwang'o ka kiriwogi achiel kachiel to gikone odwogo pesa mang'eny manyalo keloni asara. To in iwuon gi e pachi iparo ni pok itiyogo. Koro inwang'o ka magi te gin tabu manyalo mabiro kaluwore kod kano pesa e simu.

Bedo gi yot mar yu yudo ecitizen e simu kate laptop ka in kod connection maber mar mbui, osekonya e yore mang'eny kaka koso riedo eh migao kata office mag sirikal. Koro inwang'o ka anyalo bedo gi mbui e simba kae tadonjo e porta l mara mar eCitizen, kae tarango status ga tee kaka tax, gi gik mang'eny mabe ber moloyo e sirkal. Koro gigo tee kariwo tosekonya mayot sana nwang'o services gi mana kamabete. Mo marario be, nwang'o gik moko kaka passport. Kinde mane adwaro passport ne adonjo mane mbui kachacha, taketo details ga tayiero nadwaro pa passport pages adi, kaeto obirona tabook appointment date. Koro inwang'o ni gig tee debed ni mbui mar eCiitizen onge, nedadhi ariedo e office immigration, to mano nedo kao sechena mang'eny maneda atiogodo e timo gima chielo.

Bedo gi chenro samoro amora ma idwaro timo shughuli en achiel kuom yore maduong' moloyo e i keto gik midwaro tiyo godo e rang'iny mamalo kendo rito omendani. Ma en nikech sama ibedo gi chenro, to iluwo chenrono maber koa kuom gima idwaro tiyogodo ma muhimu kabisa nyaka gima ok ochuno e i shughuli moro amora midwaro timo. Koro, kisebedo gi chenroni e, bindiko gigi piny, to nyaka ing'e ni pesanani kadhitiyogodo e nyieogodo gik madwaro. Nyaka abed ni antiere gi essential monego abedgodo, nyaka the least essential. Koro kanyo ema koro ibong'eyo niya, anto antiere kod gigi e. Mage ma ok ochuno ahinya. To mano miyo wakoso gwandruok seche mawachako timo shughuli moroamora mwatimo. Koso gwandruokno en gima duong' moloyo koro miyo ok iluorri ka ifwenyo ni oh, ma onge, eka ifwenyo ni da, nyaka chak akaw pesa machielo adhi akaw gimachielo nikech ok anyal sudo kok ang'iewe. Koro inwang'o ka mipango maniketo piny cha o koshoni kendo ok inyal chako kawo pesa machielo e i kama nikane pesa moko ni in koro idhing'ieo gima onge.